Tos abwati Kole bik chenyoru ngendek Koba keljin okot ngamun yekakomin ngendek chuton akorurio kotareti icheken ngamun ba kwoldo akosikigei rabishek chetareten gei konyoru keljin okot en kotkotindoi alak logok Chemiten sugul konyoru keljin kolubanen rabishek choton chebo sugul akotareti bik okot yamatinye rabishek ngamun Karon yangarurio koraa imuche iyalde akinyorchigei rabishek alak kochetiretin ? Koimuch iyalen kerchek chekibiten koron konalak chekimine ngunon koyache iminen AK kechengi chebo kibaitinik komuch isich rabinik chetareten amun ngendek ko kit Nebo maanaako kit netareti kabisa? Ko Karon yametinye rabishek koimuche isich rabishek chetesetai baishoni koraa akot yametinye keswek imuche isich keswek okot cheyolen akumuch imin alak

Tuguk che mile biik en yuu ko ngeger tuguchu ko tuguk che uu ngendek che choton ko milee biik ot en ole kikiminda ngamun kikimin ko korononekitun kabisa kisip lain akorut inee ko angenge ko ngorut ko angenge ngenge ko choton ngoger biik ko mile lelen any kotos kikiminda ano, ngamun tuguk chechang ii tuguk che koron che kikimin komie. Ko kingemin komie komile biik chechang ii lelen wany tos biik achon chekimine ngedechu ngamun kikimin kabisa ko koronegitun okot en tulwet kibaa kabisa agoi tulwet, agoi tulwet kabisa ak kobaa kabisa oleloo kobun tulwet barak ko bwotyin biik chechang kolee wany kikiminen nee ngamun kirut ko korononekitun kabisa kesember ko korononekitun kabisa okot anee ndoger komilon ole kirutundo. Kirut aenge aenge kogoronenitun kabisa... Mokorokendoen alak ak ribet ne kikirib ko kingerib ko Karanit kabisa ko ndiger ot okinyee ilelen

Bo komonut en biikab kokwenyun amun en yu ogere ole miten makatinik, mii logoek mii ndizinik mii tuguk chechang okot mwaita nebo ngwek komiten Kobo komonut en biikab kokwet kokwenyun ngamun en yuton kobendii biikab kokwet bo kwolishe nyorjigee tuguk che ter ak che ter. Ngamun mii okot bo komiten tuguk che kyome ak ko biik en ile oo komuche kotur rabishek ak bo kwoljigee tuguk en ireyu tuguk che kiboishen ot en kot. Tuguk che uu ot mwaita kimuche keboishen kechoben ngwek tuguk che kyome en ireyu ako en sait age ne shorortos biik ii komuche kobaa okot ele uu yuu ak bo kwoljigee tuguk che kyome Kobo komonut any en ireyu en biikab kokwet ngamun mii tuguk chechang nia en ireyu che boto unga che kichoben ot magatinik ak tuguk che kikechob che uu magatinik

Ngunon en gaa tuguchu ko bandek che koketor ak kemaa ko korononekitun ko en gaa yomiten imbar kimuche kesemberji ak keib kabisa ot yon konyo ropta kabisa ko yon kokirib kepit ak kesemberji korurtos komie ko yego koruryo kimuche keput ii keswaj ak panget ak kirurugot. Ye kirurugot kebwone ak nyokibony kisto balalenikyik ii ak bakemaa en ngo. Ye kakemaa en ngo kimuche kebir ko yegokebir ko teyteugee ichegen che bandek kisto machakwek. Ye kokisto machakwek any ii keib ak nyokemaa en elemii asista. Kemaa ot betushek angwan ana ko betushek somok. Ye kakemaa betushek choton komoche komong bandek che kororon che uu chu keib chegeibe ot kobaa tingaa ak bakyalda en tinga. Yee kakiylanda en tinga kemuche kemuche kenge ak nyo keboishen kekwany kechoben kimyet keboishen kechoben tuguk chechang, imuche ot kwalda chito ne komine ak kosich rabishek che toreti, kotoret chi choton rabishe choton